E mesa ka wan kod chiemo mopogore opogore. Wan kod chiemo ma miluongo ni chips, wan kod alot kendo wan kod ring'o, wan gi kado, wan gi kuon , wan gi pii , wan gi soda, wan gi math moro machalo kong'o. Koro kakinyalo cham chiemo ni en ni ng'ato nyalo kawo kuon gi ring'o tonyalo kete apilo matin gi kachumbari kod alot tochamo aeto kotieko tonyalo madho soda. Aeto bende kowinjo ka riyo oinge bende onyalo modho pii. To kopogore gi mano , onyalo kawo chips ocham gi ring'o mobul aeto omadho soda . Chiemo gi konyo del e yore mopogore opogore. Iyudo ka gimoro kaka alode gi nyanya gi kitungu go konyo e gero roteke mag del. Manyiso ni ka tuo moro kata kute moko makelo tuoche ogore kuom ng'ato to roteke mag del gi nyalo gore kode. Aeto bende wan gi kuon , kuon gi chips ong'ere kaka chiemo ma medo teko e del.

Maeni en tong' moboki to mondo mi ilose, ibiro dwaro pii gi mach gi sufria kata gimi nyalo tiyo godo e chwako pigno. Koro ibiro kawo sufria to iole pii ma moro matin koro kaluwore gi kwan mar tong ma in godo. Koro temo ni iolo pii moimo tong' pii aeti luto tong' ka. Ikuong iluoko tong mabed maber aeti lute sufria tiolo pii moime. Aeti biro kawo gimoro minyalo umo good sufria no tiume go kiseumo tibiro kete e mach kata ka en joko kata ka en gas kata ka en mach mar kendo. Aeto bang'e no ibiro rito kuom dakika apar kata dakika apar gabich ma pii mapino popni ka pod opopni apopa gi tong' go e iye kanyo. Aeto ibiro gole kisegole tibiro tiyo gojiko moro igol go tong' ka iye kacha. Aeti biro kawo tong' go ilute pii mang'ich mondo gikwe kaeto koro ka gisekwe tibiro baro gi tigolo potgi cha ting'ado gi to koro inyalo pore chumbi tichamo.

Ma eni en olemo moro ma iluongo ni plasm. To kaka inyalo chame en ni ibiro lu pone ka osechiek e yath aeti biro luoke bang' kiseluoke olemo ni en olemo maber gi ngima nikech mokwongo ong'i omedo remo e del. Aeto bende iyudo ka kopogore gi medo remo iyudo ka oher tii kode kata gi jogo man gi tuoche mopogore opogore.

Gima timore kae en ni japur oneno ni mondo oti gi yoo moro mopogore gi pidho alot aching' e puodho. Nikech iyudo ka samoro ng'ato opidho alot e puodho to puothe no samoro tin iyudo ka nyalo mama ting'o alot matin. To kae iyudo ka japur tiyo gi lony moro manya sani . Otiyo gi gik moko mong'adi kendo oketo gi kipimo mopogore opogore kata size mopogore opogore aeto oluogi oluogi to kamoro ka kamoro okete lowo . To kamo kete lowo ni iyudo ka aluora ne opidhe alot. Koro gima timore kaeni en ni odhi yudo alot mang'eny kotiyo gi kamoro matin aeto bende iyudo ni samo timo gini ja pitho bila ni iyudo ka kata samoro chieng' rieny tonyalo olo ne alode ndi gi gi pii ma ok ochandore kendo onyalo olo negi pii e yo mayot ma odhi mana mbele gi ng'weto kato bedo ni en ndalo oro. Ma eni biro konye ni oyudo chiro pile ka pile katobed mana ndalo oro nikech onyalo olo ne gi pii.

Mae en tich mar loso kata chweyo gik moko machalo kaka okapu, machalo kaka gik moko manyalo miyo ng'ato mor kaka koro machalo rech ni. To bende ng'ato nyalo loso kata mana ywech gi gik mopogore opogore. Koro gima kamae iyudo ka mondo mio ng'ato otime to obedo gi gik moko ka kako othith kata yiende moko mayom ma kodol tok tur nikech ntiere yiende moko ma kodol to tur. Koro nitiere kit yiende moko mabeyo mitiyo godo manyalo timo tijni. Koro kakitiyo gi tijni kakitimo tijni en ni mokwongo en yoo mar yuto nikech kapo ni ng'ato loso gima kama to obiro dhi use. Ka oseuse to obiro yudo pesa aeto en owuon bende obiro konyore gi gik moko moloso kaka wawuondre ni oloso kata gimoro kaka gi oloso gimoro kaka okapu kata kaka odheru. Iyudo ni gin gik makata en owuon onyalo tiyo go aeto bende biro konye e ngimane.

Ma eni en kit yien moro ma iluongo ni obala ndagwa. Koro e aluora wa koni oyudore. To othoro yudore mana kuonde ma awach ni kuonde ma samoro pii gudore kata samoro kuonde ma pii bede mang'eny sama koth chwe .Aeto gima kaka watiyo kode e luorawa en ni itiyo kode kaka yath. Iyudo ni itegi inyalo kawu ma chwaki ong'ere gi thiedho weche kaka mag onding' maremo gi ich makecho gi gik makamago . Aeto ite ni bende inyalo kik gi yedhe mamoko ma thiedh tuoche kaka agoyi mar measles. Tiende ne bende itiyo godo kaka yath. Kori yudo ni en yien man gi nengo ahinya e luora to kendo iyudo ka seche moko kata kaponi ng'ato onge kod pesa mar dhi e osiptal to en gi yien ni eluora tong'e tiyo kode tonyalo tiyo kode maber ma be ochangi kata kokodhi e osiptal ma ngima ne bed makare.

Maeni en chiemo ma iluongo ni waru go ganda kata mana gi ring'o gi mchele. Koro kaka anya inyalo lose en ni inyalo kawo gimoro kaka karat to irego matindo tindo kitiyo gi gima irege godo cha tikawo pii tii inyalo chiele gi kitungu gi nyanya kata inyalo ketaketa kamano tiketo pii mapopni. Aeto iluoko mchele tiketo gi karat kiseketo pii kiseket moo mochwakore gi pii mopapni aeto koro irito ma pigcha duon aeto iebo gi mchele . Aeto bathe kumachielo ni ninyalo bedo gi chiemo moro kaka minji kata kakakwar kata ringi to kapni itiyo kod ring'o to bro chuni ni ing'ado ring'o matindo tindo aeti chwake. Aeto kosebedo mayom tibiro yiedho waru tichielo aeto ilute ringi maniseloso cha. Koro gik minyalo tiyo go ng'eny inyalo tiyo gi dania inyalo tiyo gi kitungu samumu inyalo tiyo gi royco, gimoramora maber ni minyalo tiyo godo e medo ndhadhu e chiembi midwa loso ni.

Maeni en ring'o. To kaki nyalo lose en ni kiseyudo ringi ni tibiro ng'ade matindotindo kaluwore gi gima idwa chame go nikech kidwa chame gi kapo ni dwa kike gi gimoro kaka mchele , to bro chuni ni irege mayom kata matindo tindo ahinya . To kaponi en chiemo ma idwa chamo gi gimoro kaka alot gi kuon kata midwa chamo gi mchele tibro ng'ade kengo matindo okenge matindotindo tok ahinya mana moromo . Aeto ibiro chwake mobed mayom ka isechwake to ibiro loke kaponi en gi en gi moo moko to ibiro tiyo gi moye no to kaonge ko ko ne en ring'o ma ok chwe ma onge moo tibiro kete mo kapi oseduono iloke go iloke go motholre maber mochal ka gima en ring'o ma otuo gi moo. kaeto ibro ng'ado kitungu aeto iloke iloke go . Aeto ichaki ng'ado nyanya kiseng'ado nyanya tibiro chaki medo gik moko madi her tiyo godo kata kaka dania, pilipili hoho kata kata kitungu saumu, royco. Koro inyalo tiyo gi gimora amora ma diher mondo mi omed go ndhadhu e ringi ni. Jok mohero bende bule, lose kaka aliya.

Gima timore kae en ni wan gi jok moko ma chalo ka gima gin rowere moko mane ni e bura moro to kendo kama gintiereni wan gi jok moko moruako lewni manyiso ni gin jorit kata jok makelo arita kwe e aluorano. Kaeto bende iyudo ka gin jok ma oruakore maler manyiso ni romo mane gidhiyeni en romo ma omi luor nikech dine bed ni ok en romo momi luor ma itimo gi jogo ma omi luor e aluora, de ok giruakore maler kendo de ok giruako lewni ma idhigo kuonde machalo kaka ofise. Koro e iyekae iyudo ka jok moko mosore manyiso ni samoro ne ginenore to pok a gimosore to kata ko ka ginenore. Ae to iyudo ka sama giwuokni bende gigo mbaka. Inyalo yudo ni e romo mane gin godo no, samoro ginyalo temo lerore eweche moko mane iwacho eiye kanyo, kata samoro ginyalo a ginyalo paro ne jowetegi gik mowachi kaka onego timgi gisamoro ber ma gino dhi kelonigi ekit ngimagi.

Kae, wan kod ng'at moro, to e toke kanyo wan kod gik moko ma ondiki. Koro gima biro e pacha ka aneno gima kama gin lendo moko ma othor tim gi kembe mopogore opogore. Iyudo ni samoro ilando, inyalo yudo ni samoro gin jok malando yiedhe mag rudho lak, modhi ma iwichruok go. Kata samoro iyudo ni gi lando kata lewni mirwako gi gik mopogore opogore. Koro gimachielo machak biro e paro en ni iyudo ka seche moko igo picha kamaendi ni to indiko gikmoko ka ilando godo samoro ik, iko mar ng'ato kata raparne. Aeto kopogre gi mano, bende nyalo yudo ni gik, gimakamae timore sama idwa kata los nyasi mar ng'at moro. Kaka wawuondre ni ng'ato notimo gimoro maber. Aeto koro anyuola kod osiepe neno ni ber mondo mi olos ne ng'atno nyasi. Mondo miyo ji omor kode kagone erokamano, kata ka miye puoch gi pak kuom gima otimo.

Kae wan kod pi, to ochalo ni en pi nam to seche moko bende onyalo bedo pi aora kata onyalo bedo pi mokuny. To koro gima kelo mor en tije mopogore opogore ma itiyo godo gi pi. Iyudo ni pi makama inyalo ti godo eluoko, inyalo ti kode eluoko sande , eluoko ot eluoko kata mana dend ng'ato kaka nyithindo gi gik makamago. Aeto iyudo ni kendo pi itiyo godo e tedo gi modho. To kopogore gi mago duto, pi itiyo godo e eolo e gik moko kaka alode gi gik moko mopidhi. To kopogore gi mago bende, iyudo ni pi inyalo ti godo kaka yo mar yudo chiemo nikech nitiere lee mopogore opogore ma iyudo kaendi. Koro kineno gimoro kaka pi to mor biro nikech tije pi ng'eny to eiye kae bende inyalo yudo reye mopogore opogore minyalo tiyo godo kaka chiemo. Manyiso ni ok ibi nindo kech to bende inyalo yudoree mang'eny ma iusi ma be ichak iyud pesa.